Ore inkabilaritin namanya moipape olosho le Kenya, ore duo enkabila sapuk oleng naa irbaluyia. Ore enaabila naa kitoki nche aku keworo tiatua, amu enkaji sapuk oleng, kitoki aoriworo tiatu naa ketii loji Maragoli, netii Irbanyore, netii Iltiriki, netii loji Ebawanka, netii Irgisu. Niaku nena kitoki nche lelo baluyia aitoki aorworo tiatua ninche. Hoo naa ketii nkulie abilaritin nijo iljaluo ketii irkutik, netii ti sinche kulie tung'anak ake enaa irkokoyo. Niaku lelo.

Ore enyamali edukuya naa keya, kiar ing'uesin iltung'anak. Ore ake piar ing'uesin iltung'anak, na keshukokino sinche iltung'anak aar ing'uesin. Ore tenkinyanyukoto eniar orkanchao oltung'ani, naa kilasimisha naake iltung'anak metaara sinye ilo kanchao. Amu kanyioo naa petara oltung'ani. Ore enkae, nenkinyalata omasaa. Keku kinyal ing'uesin imasaa oltung'anak enaa ilchambai, keponu nejing ninyal nenya daiki olchambai. Ore enkae ninyal si ntokiting nijo iltinkai lenkare, ninyal isilankeni. Ninyal si irbaribarani.

Ore esiai orpolisi eetae maandamano, naa perrip iltung'anak, nerrip imali oltung'anak peminyali ake, neshuku si eseriani nepik order metaa kegirai aiandamana tenkoitoi nanare. Nemetii enkinyalata omasaa, nemetii keeya oltung'anak, nemetii enkinyalata ontokiting esirkali.

Ore roruat naya oltungani peiger biashara eimu e citizen naore tedukuya nebol e citizen nejing ilomtandamo negelu ajo kaa biashara ero eneuni negelo enkarna ebiashara enye ore eneonguan na nidip ategelu biashara nindim atipika enkano ore eneuni nikak biashara ore eneonguan nereu na application enye ashu neanyu na mishori orkulikuai naa ketonyorayieki ana ketanyaki ore enemwisho na peyau na enkardasi ashu satipiket naitodolu ajo keasita biashara tenkoitoi e e citizen.